keisupat anaa bai tenkopang tankarake kore kulo tankin sapuki keibokieki nkare enchan tanaa sii naturuni te nkop tanaa sii naibokuni ng'hai te seriak nepiki kulo tankin metaa kore nkatai nemeatai nchan tanaa sii nemeatai nkare namatii neitumiarii kuna natii kuloo tankin tonkulie tokitin kumoo tanaa sii namatii tanaa sii anyayie ndaa

Kore enabaye naake supat piias naa tengarake kore enaramat naa ramat naborr eh tonkuapi nikimanya naa kore duo ninche meyou neisosioni oleng' kore ake eramatitai isuam eh keishoru ninche endaa, kole neishoru sii nkiri nelelek sii eeramatare enche duake tenkata olameyu o tenkata sii enchan.